Pith mar oduma en gino maduaroni irite e aluora maler maonge yuge. Kamano en ni yugi kata buya madongo e puodho, en gino mapiem gi cham e chiemo. Chiem am en mbolea mane iolo ne, piem kode yudo chieng' kendo piem kode yudo pii. Kata kamano sama buya piem gi cham e yudo chiemo mamiyo odongo, cham okdong e yo makare. Koro cham duaro adoya, to kata kamano ka idwaro doye inyalo tiyogi ludh jembe, inyalo tiyogi kweru matin. To kata e aluora mara jomoko doyo nyaka gi dhok. Ikao kweru mar dhok itudo ne dhok to iumo dho dhok mondomi kik gicham cham. Kaeto idoyo godo. Bende ka iti ahinya inyalo kata pudho buya gi lweti e aluora mar tie oduma ma iwe kaler.

Ahero gumboot ahinya. Kata kamano ahero gumboot marateng' kata kabut maboyo. Kabut marachar kinde moko gamo chilo ahinya, to gimamiyo ahero kabut marateng', en ni oken gino malil, kendo kata rite yot. Koponi iyoro kode chuodho, to luoko chuodho kuome yot ahinya kaluoreni orateng', kendo kabut konyo sama koth ochwer, inyalo wuotho kode aming'a, kata sama idhi kama kudho ng'enye mayien nyalo gwari, inyalo wuotho gi gabut. Kamano kendo aheroga gabut maboyo, maboyo atemo wachano ni kabut machopo e kor ogwanda, nikech okonyi oumo tiendeni kuom gwero mar gimora mora, kata kudho manyalo chuoyi sama iwuotho, bende kaiyoro pii mang'eny, kairuako kabut mabor to pii okchop iri.

Janyuol mor ka oneno ka nyathine mane onyuolo duogo ire dala. Kinde mang'eny nyithindo moko ka odhi buore to duogogi dala en gima tek ahinya. To gima kelo mor ne janyuol ma nyalo miyo obuonji, sama oneno ka nyathine mane ooro ni odhi osom buore kata mane oyudo tich e pinje maoko duogo dala. Kendo ka ineno ka nyathini duogo dala to oting'o osigo, janyuol nyaka bed mamor nikechong'eyo ni kata nyasukar moro ni eiye kanyo. To ajiwo nyithindo rawere sama idhi oko, bed ka ing'eyo ni lemb janyuol en mana ni iduog ire dala kata ka ok iduog dak, to iduog imose. En mor mogundho ahinya sama ji riwore kendo bang' kinde mathoth ma osekadho.

Pwoch gi pak ne jogo ma gin okinde pacho ka. Anyalo wacho ni kaka pacho ka, wan gi jogo ma osetud gi weche mag kuo kata weche mag nek, to ka ok in okil kata ok iyudo okil manyalo konyi e burano, yudo ratiro mari bedo matek. Okinde sa mang'eny konyowa sama ng'ato oluongni mondo odhi e yim dhoho. Inyalo tero wachni e nyim doho, ma yal burano kata iyud ratiro.

Sama obila nie tiegruok nyaka gibed gi jatelo ma gichikone itgi. Obila en ng'ano ma ipuonjo pangruok kendo ipuonjo tiyo gi magina. To sama ok giyudo tiegruok malong'o ok gibi nyalo tiyo tijegi. Nitiere jatelo manyaka bedni konyisi ni ting' tiendi makokacham, to iting'o ma kokacham. Kowacho ni ket badi piny, to iketo badi piny. Koro an gima ahero en ni jotelo nyaka yudre etiegruok mag ji duto te nikech ng'ato gi pachi kendi ok inyal nyaka ibed gi ng'ama ichikone iti, ng'ama ikopo gima otimo kendo iwinjo wachne maok ikal.

Ng'ato ka ogolo pache owachogimoro kata otimo gimoro e yo makare, ber ka ipuoyogi koya kuom pak, kendo sama chielo karomo nitiere ber ka jii bedo mos, uchiko iti ne jatelo kata achiel kuomu mawuoyo, mauket e tim gikma owacho. To kata kamano, ber saa ka saa ka isiko ipamo lwedo miyo ng'ato jipo bedogi mijing'o mang'eny ka odwa wuoyo kendo.